Tekinoronjia ya ũrĩmi ĩranyitithania arĩmi na thoko, wa mbere, mũrĩmi no ahote kuoya magetha make, kũmahũra mbica na kũmekĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria gũtũmĩra tekinoronjia, kũrĩa angĩona agũrĩ, kana andũ arĩa mangĩmũteithĩrĩria kwendia magetha maya make, o na ningĩ akahota kũona motungata ma kĩmbeca, nĩguo ahote kwendĩa kĩndũ gĩake.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ njĩra hũthũ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria andũ gwĩtia kĩrĩa mangĩenda me harĩa hothe marĩ, mũigana ũrĩa mangĩenda, na gũtuĩka kũreherwo ihinda-inĩ rĩrĩa rĩbatarĩkaine, noguo akahũthĩrio mũrigo wa gũthiĩ kũrĩa angĩbatara kuona kĩndũ kĩũ.

Kaingĩ nyaga ĩikaraga mĩgũnda-inĩ ĩrĩa ĩtarĩ mĩtumanu mũno, nĩguo kũmĩteithĩrĩria kuona irio, nĩgũkorwo ĩkoragwo ĩkĩrĩa irio iria nguo, ona kana ningĩ no ĩhote gũĩkara hakuhĩ na mĩciĩ ya andũ kũrĩa ĩramenya no ĩhote gũkorwo ĩkĩona matigari ma irio kuma mĩciĩ-inĩ ĩno.

Itũmi cia andũ gũtengera nĩtagũtigĩrĩra nĩmakinya handũ harĩa mabatarĩkaine mategũcererwo, ningĩ kũrĩ andũ matengeraga nĩguo kũgia na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩgũkorwo gũtengera nĩgũteithagia gũtigĩrĩra mũndũ ena meciria mega, ona ningĩ gũgateithia mũndũ gũte kiro na kũhũtha mwĩrĩ. Ningĩ kũrĩ andũ matengeraga nĩũndũ wa gwakenia tu, kana gĩta kĩheo kĩao, na ningĩ kũrĩ arĩa matengeraga nĩ ũndũ wa mathako.

Bendera ya Kenya ĩ marangi mana, wa mbere nĩ rangi mũirũ ũrĩa ũrũgamĩrĩire wĩirũ witũ kana mũndũ mũirũ, wa kerĩ nĩ rangi mũtune ũrĩa ũrũgamĩrĩrie thakame ĩrĩa yaitirwo hindĩ ya wĩyathi, wa gatatũ nĩ rangi mwerũ ũrĩa wonanagia thayũ, na wakana nĩ rangi wangirini ũrĩa wonanagia mĩmera kana ũthaka wa bũrũri.

Rainĩ ya ndathi gatagatĩ ga bara ĩteithagĩrĩria wa mbere kũgayania bara, na wakerĩ nĩiteithagĩrĩria kuonia madereba harĩa o mũndũ agĩrĩirwo kũgera atekũhĩngĩca ũcio ũngĩ, ũguo gũteithĩrĩria kũnyihanyihia mĩhatĩkano barabarainĩ, ona ningĩ kũnyihanyihia mĩtino.

Nyĩmbo cia tene nĩ iteithĩtie mũno harĩ kũrũnga mĩtugo na mĩikarĩre, wa mbere nĩũndũ wa kuruta ngerekano cia hihi mũndũ ona kana maumĩrĩra ma mũndũ ũrĩa wanakorwo na mĩtugo mĩega, kana mĩtugo mĩũru, ona ningĩ cigatigĩrĩra kĩra mũndũ nĩamenya bata wa gũtĩana, na ngĩringithana na nyimbo cia rĩũ, nyĩmbo cia tene nĩ njega, nĩgũkorwo nyĩmbo cia rĩũ citirĩ na itĩo, na citirarora mũno mĩtugo na mĩikarĩre ya andũ.

Thibitarĩ ithatũ thĩiniĩ wa Kenya iria iteithagĩrĩria arwaru aingĩ mũno a mũrimũ wa kanja nĩ, Nairobi Womens Hospital , Aghakan Hospital , ona ningĩ thibitarĩ wa mũnene wa Kenyatta National Hospital .

Ĩĩ, atongoria a kĩndini nĩmakoretwo na maumĩrĩra mega harĩ kunyitithania andũ, na mekĩte ũguo wambere, na gũthomithia andũ bata wa rwendo na gũikarania hamwe mendanĩte namagĩtĩanaga, wa kerĩ maũndũ ta gwĩtana mohiki, marĩa mateithagĩrĩria andũ kũmenyana makĩria na gũikarania na wendo, ona ningĩ gũkorwo na tabarĩra thĩiniĩ wa kanitha iria iteithagia andũ gũteithania rĩrĩa amwe mekuona hihi mĩrimũ, ona kana ikuo thĩiniĩ ya mĩciĩ yao.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩarutwo gũthoma magĩtũmĩra macini, iria irateithĩrĩria kũmenya mũno ũhoro wĩgiĩ tekinoronjia, o na ningĩ hena ũrũmwe nĩgũkorwo arutwo aya marĩ erĩ marakorwo makĩhũthĩra macini ĩmwe.

Maũndũ marĩa manene magũmĩire thĩ ũmũthĩ nĩ ũcenjia wa rĩera, wagi wa mawĩra makĩria mũno kũrĩ mbeũ njĩthĩ, mbara, wagi wa ũiguano, ũngumania, mĩrimũ na ing'ũki iria irakorwo ikĩnina andũ, ona ningĩ wagi wa irio.

Maũndũ marĩa maumanaga na ũruti wĩra ũrĩa ũingĩranĩtie thĩ yothe, wa mbere nĩkũriganĩra kwa mĩtugo, ũndũire na ũikarĩre wa andũ, nĩgũkorwo andũ nĩmarakorwo makĩriganĩrwo nĩ maũndũ ta ũrĩa maikaranagia na thayũ, o na ningĩ mĩkĩrĩre ya nguo, namagakorwo makĩnyita mbaru, kana gwĩtĩkĩria gwĩka maũndũ kũringana na arĩa angĩ mareka.

Mũthemba wa mbagi ũrĩa nyendete nĩ kambagi kanini gatekũbatarĩkana mũndũ gũkua indo nyingĩ, na makĩria mũno kambagi ka rangi mwerũ nĩ gũkorwo ũcio nĩguo rangi ũrĩa nyendete mũno, na ningĩ kambagi kangĩkuĩka wega na mũgongo mũndũ ategũtinda akĩnoga ciande.

Marĩa hĩtũkĩire ngĩhũthĩra thimu, wa mbere, nĩ kũaga mbeca nĩ gũkorwo nĩ ndĩrabatarĩkana mbeca cia kũgũra kandi ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũhũrĩra andũ, na kũingĩra nendainĩ cia ũkinyanĩrĩa. Wa kerĩ nĩ gũtuurwo nĩ maitho thutha wa gũikara hau ihinda iraihu nĩ ũndũ wa ũtheri, na wa gatatũ nĩ gũkorwo na maũritũ kũmĩkua nĩ ũndũ nĩ ndĩrabatarĩkana kũmĩmenyerera ndĩkagũe maaĩ-inĩ o na kana gũkũa gĩcicio.

ĩĩ no ndirikane rĩa mbere kũhũthĩra macini ,maũndũ marĩa ndagereire, wa mbere , nĩ gũturwo nĩ mũgongo rĩrĩa mũndũ arabatarĩkana gũikira na njĩra ĩrĩa yo nĩgetha ahote gũkinyira macini ĩno, wa kerĩ nĩ kũnoga twara nĩ ũndũ wa kũhihinya mũno, wa gatatũ nĩ gũturwo nĩ maitho nĩ ũndũ wa ũtheri mũingĩ wa nya macini ĩno, na waka nĩ kũremwo nĩ kũtũmĩra nĩgũkorwo ndiamenyete wega kũmĩtũmĩra.

Youtube nĩ ĩteithĩtie harĩ gĩthomo-inĩ Kenya, wa mbere nĩ gũtigĩrĩra andũ arĩa me kũndũ kũrĩa gũtiganĩrie, na arĩa matangĩhota gwĩkinyia macukuru-inĩ nĩ makinyĩrwo nĩ gĩthomo, wa kerĩ nĩrĩ na thenema, iria iteithagĩrĩria arutwo aya kwaga kũriganĩrwo kĩrĩa mathoma, na wa gatatũ nĩ ĩteithĩtie nĩ gũkorwo mũndũ no athome e harĩa hothe arĩ, ihinda orĩrĩa riothe angĩenda.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ngeithi, nĩ gũkorwo rũrĩrĩ rũrũ rwa Maathai, mũndũ ũrĩa mũkũrũ nĩ akoragũo akĩgeithia mũndũ ũrĩa mũnini na kũmũigĩrĩra guoko mũtwe-inĩ, nĩgũkorwo ũcio nĩguo ũndũire wao kana nĩguo monekanagia gĩtĩo kĩao.

Twagĩrĩrwo kũonia ciana cia ndigwa wendo na njĩra ta; kũmoya na gũikara nao miciĩ-inĩ itũ, kũmahe kĩrĩa marabatara kana kĩrĩa matarĩ, hihi indo ta irio ngũo na makĩria mũno kũmatwara thukuru na kũmarĩhĩra gĩthomo kũrĩ ũrĩa wĩna ũhoti, no makĩrĩa mũno kũmonia rwendo na kũmomĩrĩria hingo ciothe.

Macindano nĩ mateithĩrĩirie gũkorwo na maumĩrĩra mega gĩthomo-inĩ nĩ gũkorwo; wa mbere mũrũtwo nĩ akoragwo na mwĩhoko kana nĩ akoragwo na kwĩrutanĩria kũu kũmĩte thĩiniĩ wake nĩ gũkorwo maitho make marorete harĩ kĩheo kĩrĩa ekuona na rĩrĩa arĩkia gũcinda arĩa angĩ, o na ningĩ magateithĩrĩria mũrũtwo kwĩmenya na gũkorwo na ũcamba rĩrĩa egũĩka maũndũ gĩthomo-inĩ gĩake.

Mĩrimũ ĩrĩa ĩtũmaga kũgie na ikuo nyingĩ cia ciana, thĩiniĩ wa kauntĩ ya homabay nĩ mĩrimũ ta pnumonia na malaria ĩrĩa yumanaga na maaĩ maingĩ gĩcigo-inĩ kĩu, ningĩ nĩkũrĩ mĩrimũ ta ya kũharwo gatema, nĩgũkorwo kũrĩ na wagi wa maaĩ matheru, makunyua, ona ningĩ mĩrimũ ya wagi wa irio cia kũigana, kana indo iria cibatarĩkanaga harĩ irio.

Library cia intaneti nĩiteithĩrĩirie nĩgũkorwo mũrũtwo kana mũndũ noakorwo agĩthoma mahinda omothe ehandũ oharia hothe arĩ ona nyingĩ cirĩ na thenema na mabuku maingĩ makĩrĩa gũkĩra library iria mũndũ arabatarĩkana gũkorwo ehau, ningĩ mũndũ noahote gũkorwo akĩũria kĩũria na agacokerio hau hau thutha wake gũthoma na kwaga kũnyita kĩndũ.

Ũnyitanĩri wa andu nĩ ũteithagĩrĩria gũkinyanĩria matanya naihenya, nĩ gũkorwo andũ marĩaingĩ nĩ mahotaga gũkorwo magĩka ũndũ na kũmanĩrĩria, kana kũheyana hinya, wa kerĩ nĩ ũteithagĩrĩria nĩgũkorwo harĩ ũndũ mũndũ atangĩhota gwĩka ewike, noguo nĩarabatara kũnyitĩrĩrwo nĩarĩa angĩ.

Nenda cia ũkinyanĩria nĩiteithĩrĩirie gũtigĩrĩra kwĩna thayũ Garissa, nĩgũkorwo atongoria, aikari na arĩa mateithagia kũmenyerera thayũ no makorwo makĩaranĩria kũhetũkĩra nenda ici mahinda o mothe, ningĩ nĩmakoragwo magĩcitũmĩra gũthomithia aikari bata wa thayũ na kũgĩa na ũrũmwe, ona ningĩ nĩmahotaga gũkorwo makĩmamenyithia mbere hihi angĩkorwo kwĩna ũgwati ũkuoneka, nĩguo mahote kwĩmenyerera.

Kwaga wĩra nĩkũhutĩtie andũ ethĩ na njĩra nene mũno, wa mbere nĩgũkorwo makĩgĩa mĩrimũ ya meciria, kumana na meciria maingĩ, wa kerĩ nĩ gũkorwo na thĩna kwaga gĩakũrĩa ona kana gĩa kwĩhumba, kũrĩa gũcũngĩrĩire aingĩ ao kũrĩra maũndũ-inĩ ta kũnyua ndawa cia kũrebia, nĩguo kũriganĩrwo, ona kana kũiya rĩrĩa matarĩ na kĩndũ.

Mĩthemba ya irio ĩrĩa ĩkũragio makĩria kaũntĩ-inĩ ya Kisumu nĩta mbembe iria itũmĩkaga gũthĩa mũtu kana kũrĩo gĩtheri, igwa iria itũmĩkaga makĩria gũthondeka cukari, indo ta mbamba, ngwaci ona kana mboco, na ningĩ indo ta nyanya ona thũkũma.

Mĩthemba ĩrĩa ya mahiũ ndĩithagia nĩ ta ngũkũ, thungura o na ningĩ mbata. Gĩtũmi gĩa kũrĩithia indo ici nĩ gũkorwo nyama cia cio ciĩ cama mũno na mũndũ no athĩnje hĩndĩ ĩrĩa yothe angĩenda. Ningĩ nĩ harĩ na mahiũ mangĩ ta ng'ombe, mbũri, tũnyau o na ningĩ ngui nĩ ũndũ wa kũiga ũgitĩri.

Tekinolojia nĩ ĩrathiĩ ĩgĩkũraga mũno ũtũũro-inĩ witũ wa o mũthenya nĩgũkorwo, thikũ ici kĩndũ gĩothe mũndũ noeke e harĩa arĩ ategũbatara gũtinda agĩthiĩ, nĩ gũkorwo tekinolojia nĩ ĩrateithĩrĩria, rĩrĩa mũndũ ekũhũthĩra thimũ, kana macini, ona nyingĩ andũ arĩa akũrũ marĩ kuo hĩndĩ ya tekinolojia, nĩ makoretwo magĩthomithia na makamenya kũmĩhũthĩra .

Iceera ndanathiĩ rĩa kĩririkano nĩ kauntĩ ya Mombatha. Mũndũ agĩthiĩ gũkũ nĩ akoragwo akĩnoga mũno nĩ ũndũ nĩ haraihu no rĩrĩa wakinya nĩ gũkoragwo na mwago na ikeno nyingĩ mũno. Wa mbere nĩ ta gũkuo nĩ mbarathi, gwĩtubĩra, kwĩrorera agendi, gũthaka na tĩri wa iria-inĩ, no makĩria mũno nĩ kũrĩa irio cia gũkũ iria ikoragwo cirugĩtwo ciĩ na cama mũingĩ mũno.

Nenda cia ũkinyanĩria wa mũingĩ nĩciagĩrĩire ũmenyithia-inĩ wa mohoro, wambere nĩgũkorwo nĩcitwĩkaga cigĩteithĩrĩria gũkinyira andũ aingĩ makĩria onaningĩ mũndũ wothe nowakorwo agĩkinyĩrwo nĩ mohoro handũ harĩa hothe arĩ na ningĩ mũndũ noakorwo akĩheana mateta make kana kũga ũrĩa areciria kũringana na mohoro macio.

Rũgano rwa rũtha rũrĩa ndirikanaga wega nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩte gũcerera cũcũ witũ. Wa mbere gũkũ gwĩ gĩkeno kĩingĩ nĩ gũkorwo mũcemanĩtie mwĩ ciana nyingĩ na nĩ mũkũhota gũthaka hamwe. Wa kerĩ cũcũ nĩ akoragwo akĩmũrugĩra irio cia tene na cia kĩũndũire ta ngwacĩ, mĩanga, mũkimo, o na kana ũcũrũ na ciake ikoragwo na cama makĩria.,Ningĩ harĩ thaa cia tũrũgano rĩrĩa cũcũ amũikaragia thĩ, akamũganĩra tũrũgano twa tene rĩrĩa maũndũ mahanĩkaga hĩndĩ ya Maumau, ũrĩa bũrũri ũkinyĩte harĩa ũrĩ thaa ici o na ningĩ kũmũtara na kũmũteithia gũikarania hamwe na rwendo na ũrũmwe.

Woni wakwa wĩgiĩ ngucanio ĩno, nĩ atĩ atongoria a Kenya na atongoria a Uganda magĩrĩirwo nĩ gũikara thĩ hamwe maiguithanĩrie na thayũ na ũrũmwe, na metĩkanĩrie atĩ gĩcigo gĩkĩ gĩgũtuĩka gĩa kũgayanwo maita merĩ. Ũguo thamaki irĩa ĩrĩtegagwo haha, mbeca irĩa ciothe irĩonekaga kuma handũ haha irĩkoragwo ikĩgayanagio maita merĩ thĩiniĩ wa bũrũri wa Uganda na Kenya. O bũrũri ũkagĩa na gĩcigo kĩiganaine. Ona ningĩ andũ arĩa maikaraga haha magĩrĩirwo gũikarania na thayũ na ũrũmwe na matuĩke a gũtũmĩra thibitarĩ imwe, nduka imwe ona mathukuru mamwe maikare mendanĩte.

Nginya haũ tũkinyĩte ndiguaga ũtongoria wa Ruto wĩ mwega wambere nĩ gũkorwo kũrĩ na magoti maingĩ mũno na ma mbeca nyingĩ marĩa andũ marakorwo makĩrengwo na thutha wa mũndũ kũruta wĩra wake na hinya agakorwo akĩinukia kindũ kinini mũno mũciĩ na thutha ucio irio cigakorwo na goro ngarama ya mũtũrĩre igakorwo igũrũ, mbei ya mathukuru. Mũndũ agabatarĩkana mbeca nyingĩ mũno nĩguo gũikara ta mũndũ wa kawainda ona ningĩ wagi wa thayu, wagi wa uigirĩrĩki kũrĩ borithi kogũo niĩ nĩingĩkorwo ngĩciria ũtongoria wake ti mwega nginya hau tũkinyĩte no no akĩheo kanya.

Ngũona ta Raila arĩ mũtongoria mwega wa ũkararia, wa mbere, niakoragwo agĩtigĩrĩra atĩ kwina thayu. Ndakoragwo akĩrũta mbara onakana kũhũrana na maũndũ marĩa thirikari ĩreka, no ũrĩa ekaga nĩ kũrũgama na kũheana woni wake wĩgie ũndũ ũcio thirikari ĩrakorwo ĩgĩka.

Ĩĩ nĩ ndĩ ndaheana ũhoro kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria wa mũingĩ. Ũhoro ũcio warĩ gũteithia andũ kũmenya mabata ma kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie ona kana ũrĩa tũngĩhota kũnyitanĩra hamwe kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Maũndũ maya nĩ ta gũtigĩrĩra rĩrĩa mũndũ atũmĩra kĩndũ na no kĩhũthĩke rĩngĩ, nĩ atwĩka wa gũkĩhũthĩra rĩngĩ handũ ha gũgĩte. Ona ningĩ kũnyihanyihia thauti cia rendio citũ ona kana tibii nĩguo gũtigĩrĩra tũtiranegenera arĩa me hakũhĩ na ithuĩ.

Mĩhiano mĩkinyanĩru ĩrĩa nyonete, nĩũteithĩrĩria wa tekinorojia, harĩ gũtigĩrĩra atĩ mũrimi o wothe, hihi wa mĩmera kana wa mahiũ, nĩona thoko ya indo ciake, nĩgũkorwo mũndũ nĩarakorwoa akĩhũra mbica mahiũ make, kana magetha make, na gwĩkĩra nendainĩ cia ũkinyanĩria, na hau akona mũgũri, magathogorana, agatuĩka wa kũrĩhwo na ningĩ kĩndũ gĩkĩ gĩgĩtuĩka gĩa gũtwarwo, atagũbatara kuma harĩa arĩ kana gũthĩnĩka.

Tekinorojia ya ũrĩmi ĩrateithia gũtigĩrĩra ũrĩithia wa mahiũ nĩwatherema, nĩgũkorwo mũndũ no akorwo akĩendia mahiũ make e harĩa hothe arĩ, ona ningĩ mahiũ maya nĩmaratuĩka ma kũrorwo mĩrimũ ĩrĩa ĩramathumbura, na mũndũ agatuĩka wa kuona ndawa akĩhetũkĩra tekinorojia, ona ningĩ nĩkũrĩ na njĩra cia ũciarithania, kana ũheani wa mbegũ cia AI kũrĩ ngombe.

Kũhũthĩra app cia thimũ kũrũta wĩra nĩ gũteithagĩrĩria, wambere kũhonokia mathaa, wakerĩ kũhonokia mbeca iria mũndũ angĩtũmĩra cita tigiti gũthiĩ handũ haũ arabatarĩkana kũrũta wĩra, ona ningĩ gũtũmĩra app kũrĩ na ihenya makĩria gũkĩra mũndũ kĩũmbe na ningĩ gũtũmĩra kwa app ici kũhurana na tũtambi nĩcirateithia nĩ gũkorwo, mũndũ noakorwo agĩetha ndawa okũu mitambo-inĩ kũhũthĩra app kwĩrĩrwo ndawa iyo na kũmĩtũmĩra arĩ harĩa arĩ.

Makinya marĩa marũgamagĩrĩrwo maringana na nĩkĩ kĩagethwo wambere nĩindo iria cĩbatie kũũmithio, ta mbembe kana mboco thũtha wa kũgetha nĩciumithagio cikarutwo gĩko na gwíkĩrwo ĩitha makũniainĩ, magotoninĩ na kũigwo ikumbĩinĩ kana gũtwarwo thoko ningĩ hena indo iria citomithagio thutha wa kũgetha citũikaga oo wa gũtwarwo thoko.